Itedo kuon kasto ichielo ringo' kasto iketo gi alot e bathe, koro kaka itedo chiemoni en ni, ipimo pi kuon e yi sufuria, kasto ikete e kendo mondo ochwakre, koseikore mar keto mogo to iketo mago, kasto idwale mondo miyi kuono ching', ka kuon oseching' tigolo kuondino tiketo e sahan kasto osehikore mondo mi ochame, kasto ringo to inga'do to ichwako kasto iketo e mesa kachiel kod alotni bende itedo